Tich ma pidho machungwa kaka itimo e aluorana, ikawo kodhi mar machungwa, to ikawo kasuku moket lowo eiye to ichuoye eiye kanyo, ka osechuoye eiye kanyo to iolo pi. Iweye bang' jumbe moko kanyo ariyo kae to iyudo ka ochako ti matin to iweye aweya e kasuku kanyo to pi ema iolone to ikete kama chieng' ok chame motwo. Oti atiya oti atiya to ka osebedo maduong' ikawe to idhi ikunyo bur e puodho to iyecho kasukuno to ikawe to ipidhe ama inyalo pidhe gi kasukuno nikech kasuku en gima tow, obiro tow to odhi kamano. To ka ok en machungwa ma ipidho gi kodhi, nitiere gima bende iluongo gidho ngere iluongo ni grafting. Inyalo kawo machungwa machielo to iriwo gi machielo to gibedo grafted, yaani ichomo machungni ariyo mopogore. Koro mano be yo machielo ma ipidho godo machungwa e anyuolana.

Gima biro e pacha en ni mae en puodho ma oseridhe bando kata oduma. Osegol oduma mosetegno motwo e puodho te. To kane iridhogi to ok oridhgi ka osebetgi, rdh oduma kapod gichung' e puodho ema omiyo ineno ka osakle mag oduma pod odong' kochung' e maraba kata e laini kaka ne opidhgi. Koro ka osetimga kamae to iyudo ka dhok biro ilo e puodho to chamo lum motii kanyo. Gichamo bende osakle mag odumago koyudo kamano be machielo be magikonyo e keto puodho bedo maler. Seche ma dhok obiro chamo lum gi chamo osakle giweyo puodho kaler. Kinde no yudo ka japur kata japith osetimore nadi, oseridho cham e puodho motuo mogolo mosombo motero dala odhi moyo to orego otedo godo kuon ochamo.

Bel ikayo e aluorana eyo machalom koda mae, bel ma osechiek e puodho ma otegno ineno ka owuok e rachar rachar to olokore makwar kendo iyudo ka wenge ne be oseyawore kendo neno. Koro ka ekinde maja pur oseneno ka bende osechiek onego bed ni koro ikayogi epuodho, okawo odheru gi pala to dhi godo e puodho gi gunia m,oro bende oting'o. Koro ka osedhi godo e puodho, to bel ok en gima itur kata iridho en gima ing'olo, iteno wiyeno wiye moting'o bel no ok ing'ole maduong' ahinya, ing'ole gie kore minyalo weyo kamoro ma imakego. Iweyo mana kore matin ma imake godo koro en mana pala ema iwuotho godo ewi yien ka yien kata ei osakle kosakle to ing'ado, ing'ado ing'ado bel to iketo ei odheru nicha kasto igolo odheru to iketo ei ognia. Kata inyalo wuotho gi ogunia, ing'ado to isoyo e ogunia , ing'ado to isoyo e ogunia, ing'ado to isoyo e gunia.

Kido achiel mar avokado mahero en ni avokado en olemo. En olemo ma ichamo, avokado en olemo mamit kabisa. Ekinde mochiek inyalo chame gi alot moro amora, obed alot mokichielo itede mana gi pi gi chumbi jii ariyo, kiketo gi avokado to omit kabisa. Avokado inyalo cham godo mkate, avokado inyalo chamogi tong mochiel, avokado inyalo cham go kat atong moboki. Avokado ichamo go kata chapat. Koro iyudo ni tong' modhuro itigo ga gi avokado mochiek. Machielo kendo kopogore gi kaka olemo avokado miyo wa moo, nitie avokado mitiyo go e wichruok kata mitiyo go bende chiemo owuon. Koro iyudo ka avokado be mochiek ikao tiwicho e del kaka en nikech oluoko, oluoko pien ma oko, owalo pien ma oko motho maricho richo go towe dendi ka yom ka pien poi

Gigo makelo mor manene puodhoni en yo magitiyogodo mar keyo pi ne cham ka cham mantiere kae. Iyudo ka puodhoni kata ka ing'iye e gweng'ni en kama piny otuo kendo ineno ka puodhoni be kite emanitiere to kata obedo ni kidi nitie, japurni ochunore matek ahinya kendo otimo siniani mar neno ni chambe mopidho gi kendo gin cham mar odumani odongo e yor makare kata ka koth okchwe e gweng'ni to odwa ni chambe mondo oyud pi koro odhi kasara mar dhi kendo odhi onyieo odundu kosenyieo odundo to oketo ni maraba ka maraba kata laini ka laini ware tung' nyaka tung' odundu okadhe. Odunduni mokadhe odunduni olone pi. Koro iyudo ka iolone odumagi pi seche te ma kata koth okochwe to odundugi okelonegi pi kendo ng'ich mano e gima mora ni japurni tiyo matek kata japithni otiyo matek mar neno ni chambe ok otho kendo oyudo keyo mowinjore.

mananas irito eyo maket koda mae mondo kikokethre, e kinde ma mananas nitiere e puodho koyugno tidwa doye, kik ing'ol tiende gi piny, doye gi kweru mineno ni kidoyo maber tok dhi mulo tiende nikech kweru komulo tiende, todhichako two koro iyudo kata kanepok otegno, tibrogole e puodho kowach ok ochamre. To kidoye maber motwo mochiek maber motegno, kichame te en mananas moro mok kech kata mok dik lach chande. Kae machielo kendo en ni seche ma idoyo, nyaki kik isud mabor machiegni kode nikech kisudo machiegni kode, inyalo tuome gi dendi mipo kojakore mowuog e yath kapok otegno. Koro mano e kaka minyalo rit go mananas mantiere e puodho mondo kik kethre kata machielo kendo bende inyalo gone gi yath mondo kudni majachwo mananas kik chwoye ka en e puodho, odong ka en en yath. En nini yath monyago olemo maber

Pidho alod skuma gi spinach e greenhouse, gima okuongo nyaka ibed godo en greenhouse owuon. Nyaka ibed gi pesa mar nyiew greenhouse. Greenhouse konyo e gik mangeny, entiere gi gigo mohuro mabende omiyo, omiyo cham kata omiyo alot mipidho e iye kayno kendo ogengo bende chiaye ok nyal wuok oko madonj macham alodi eiye kanyo. Koro iyudo ka ei greenhouse en kama inyalo pithe, inyalo doyo puothi no maber kisechiele, kisechiele maber gi net kata tandarua tidoye maber tikao skuma mane isepidho e seedbed kande tigolo kachiel achiel tiiro ikunyo bugni tipidho ipidho ipidho, ka gisemoko to ibiro timo tich olo negi pii. To ka ok idwa kamano to many kapera, many gunia, many mikebe, many gimoro amora manyalo ting'o ni loo ,tikao skuma tibiroi ipidho ei gigo. Kisepidho tokoro in tich ni en mondo olo negi pii gokinyi gi godhiambo to chambi dongo adonga kama kawaida

Kidwa pidho nyanya to ikuongo iloso seedbed maber. Kiseloso seedbed, tidhie e duka tinyiewo kodhi mar nyanya tibiro ipidho, kata ka in gi nyanya owuon owuon kaka en no, tibayogo ibayogi ibayogi e puodho milos maber to gibiro twi. Ka gise twi maber, koro tichni en ni ng'eyo ni giler, odogi maber, ol pi godhiambo, ol pi gokinyi bende, mondo gidong maber kik gitwo. Kae yath bende nyaka igone nyanya. Kokigone nyanya yath to kudni biro chuoye. Kae nyanya mosechako chiek bende, iyudo ka kilone bedo mapek. Okobed mayot kaka manumu. Iyudo ka koseolo mobedo madongo tochako siro bad yath kodhi piny. Koro kineno kosiro bad yath kodhi piny, kik iwe ochuolo, kochuolo to obiro top. Koro imanyo yiende moko tisirego kodhi malo, imanyo moko tisire, isiro isiro isiro mondo kogolo nyanya mitiyigodoni, togole maler maduong' maber ma okotowo, maonge mbala mora mora.

Kidwaro yoo machielo ma inyalo pidho go alot ma ok ipidh e puodho a nyaching' kamano to idwaro ni ipidh e ot mipidhe alot miluongo gi dho ngere ni greenhouse. Kiseyudo greenhouse ni migere, michunge maber michweye maber, to eiye kanyo ok idwar ni idoo gi lweti. Inyalo manyo bao moro maber miloso maber, iloso alosa bao moro maber tikao loo iole iye ma bimbre maber, kiseolo ma obimbore, to alodi mane ilseloso e seedbed mipidho modongo cha, ibiro ikawe kachiel achiel tipidhe eiye kanyo to ka ok idwa kamano to e loo miseloso maber no ema ikao kodhi mar alot tikuro ewiye, kisekuoyo tobiro tii, kosetii tokoro tich ni en mana tich olo pii. Koro bepe gi ema inya loso modhuro .Kiseloso maber tichak iloso bao moro machielo ma buoye nigi singenge mondo giyud kaka ,giyud kaka muya nyalo kadho negi tikao tiluoyo ewiye kanyo, koro tichni en mana olo pii gokinyi godhiambo to ka ineno buya moro kadongo eigi tipudho

Mae en chiro kama weche mag ohala dhi mbele. Kendo ineno ka ja ohala ni en ja ohala ma deal gi weche mag kitungu kata en ouso kitungu ema ouso. Ineno ka bathe koni, lweti korka achich ineno ka nitiere gundni modhuro mopangi otungu maber motwe dhog gi. Mano nyiso ni ng'ato nosedwaro mago kata osetimo chudo mare, koro orito mondo obi okao mondo odhi godo en be odhi ous kama chielo. To piny kama miyoni okulore magi joma dwaro mag siling apar, siling abich, siling mia achiel ,siling prariyo. Koro gibiro gikulore kanyo tiyiero kwan pesa midwaro. To kuom, kama jo ohala ochunge opime kilo, nitiere jogo madwaro e kilo, mar mia abich, mar eluf achiel, koro ipimoni e kilo kanyo. Koro en ja ohala ma ouso kitungu to ouso gi e kiwango ma opogore opogore. Nitie joma kao gundni, nitie joma kao e kilo to nitie joma kao e pes matindo tindo

Gima timore kae mae en yoo manyasani ma itiyo godo e suso oduma mosegol e podho. Koro sani kidwa golo oduma e podho kiseridhe maber, e seche ma iritho no timanyo ngama nitie gi masin marego oduma, tiluonge tobiro e puodho. Koro in ema ibiro gi gundni modhuro gi tandarua kata kapera mipedho e puodho, koro kama idwani mondo osusnie oduma no kisebeto oduma tipedho tandarua kanyo tobiro tokao masinde toketo kanyo. Gundni ma in go ka bende koro oduma moseridh gi tisoye igi tibiro iole masin ,koro iolo gi e masin nitiere kaka opogo ogusu dhi yore, opogo oduma bende biro. Koro joma kuoro bende nitie ma kosesus oduma tikuoro igolo osakle to oduma dong maler, ikuoye gundni tidhi ikano. To oduma ni nyaka obed oduma motuo, ok inyal suso oduma ma numu.,nyaka obed oduma ma osetuo e puodho, moseikore ne mar chame kaka kuon

Ma en yo achiel mar pidho godo kich. Inyalo kawo sanduk ti iloso ma ber ti idji godo e thim kat e pap kata e bungu ka ma kich odakie ti iyao wi gi iwe nono. To ki iseketo gigi ma ywayo kich to kich go biro biro donjo to sanduk oumre ti imako kich, kok kamano ti ikawe ti ikete but dala ni ka ma idwa ni ipidh e kich go to kich go biro biro ka iseketo gigo ma yayo gi to gi biro biro to gidonjo e iye kanyo. Ka gi se donjo ma gi pong' ti iumo gi. Koro gin mana kanyo iyawo ne gi seche moko gi wuok gi omo mafwa kendo gi dwogo nikech gi se ngiyo ni mano en od gi gi dhi gi manyo gik ma gi loso godo mo gi mondo gin be gi yud chiemo gi nyuolore, gin mana e iye kanyo gi choko. Koro ka ochopo saa mar loso moo to gi biro loso ni moo ka gi seloso mo to gi thedho moo ka moo oseromo mo mar kich ti ithedho moyi ti ikawo kich kendo pod iwe mana e iye kanyo gi medo mana nyuolo ni moo. Ka ok idwar be inyalo yawo ne gi to gi dok kama ne gi yaye.